chame temiik komine pandeek kosiir komiin nganook namuun pandeek komawooh kaziit nyiin ndakakibuut mbaret ii korong kibiir arooh mbarerenik chetindai ngungunyeeek che uen ii kegole kityo akibiit nekatoi kisemberii ko nganook ii kotindai kaziit ne wooh miten biteet ab kutiet pandeek kora koimuuch keyaaam en gaah koek amitwagiik ngaan ole wooh ko nyaluu keyalda ne ne chameeh biik komine pabdeek kosiir nganok.

Minutik che koekitu cheu bandek, kipsongik, mosongik, ko kaikai kosir chesembertos, cheu nyanyek ngamun ii nyayek ak tuguk chesembertos komoche bitet kora cheu biasik, moche kebit karibu wiki chebo koristo, kora konekite tyongik che yome enn ngwony, lakini tuguk che koekitu ko ngoba barak ii ko maityin tyongik che yomunen ngwony abokora

Nyolu kemin minutik koloenjin komnyee ngamun, sikosich kila ketit anan ko kila minutik ne kakimin amitwokik che yome eng ngungunyek ngorijike korebeke amitwokik akosokityo icheke, Ako marurtos komnyee, ko ngemin anyun koloenjin kosiche kila ketit amitwokik che yomotin Ako iyo komnyee.

Minutikab ab kenyit cheyobu korenyoon Ii, ko bandeek ,kipsiongiik AK mosongik. Jutoon keminee konyil akenge kityok en kenyiit koken kityok ropta jombo araweet ab angwaan Ii, okoi araweet ab sisit ngobunee araweet ab sokol Ii, kitoiykee koyoon anyuun ,iin emeet Ii komokosikyiin itakemiin konyil oeng.

Eng' picahit ini, ageren mashinit ne kipiren photocopy kartasishiek. Ye imoche iboisien koroi anyun, inami eng' sitimet, boisien sitimet. Kondekainam, kolal, kobor nne nyalil, nde ibor ne nyalil, inde kartasishiek guk anyun, kartasit ng'ung orit, yekainde kartasit anyun, komite kiy ne birir, ngimeche komong kartasit agenge, nda koaeng' nda ko somok, en yapir anyun, komong kartasishiek che kergei ak ne kagende orit

Yenyoo kastomayaat kongortoti akobo network olein kokonon simoit nyiin osokerji ngotko Mii network en simoit anai ole mosimoit neyaa ko ngotko Yaa omuj ojopjii ko ngotko mo simoit neyaa koukele olebunu komomi network nebo the simoit noton boisien

Nii ko kikiptarurut. Agere kikiptarurut mi kochengchinkei amitwagik, en kiito ne mi, ne kakochap kouu mbiret. Kiy ne mile biich en yuu, ko kikiptarurut ni, ko mining' kot mising' kosir kiit ne cheng'en amitwagik en kalutik nyi. Ngiker angot, kotos ile iame inendet kikiptarurut

Akere lesenitap barabara nepo chito. Leseninito kokonu national transport and safety authority national transport and safety authority kotononchin barabaroshek ak karishek. Nguni anyun ko kikowalak kora olekenyorundoi leseninito. Iwendi E-citizen akicheng'chikei leseninito. Makou keny ole ki suppose iwe icheng'ate.

En pichait nii okere biik muren oeng tindoo kirokwek oengu oko Mii werit oeng jemi taban mi kiwanja anyuun bijuu ton okere boyon nekakoyeet en murenik juton itiori mbiret nebo keldo tokuu kole komii ijeek kobendoti ok kourerendos asikojule kelyekwag

En koroni kojang kewelutik chekengoru yekakimin ndisik akenge en choton konan kobet robta komeitos ndisik chechang kotom koyechekitun kora komiten mosonik ak chererok chebunu tumdo akonyokwam ndisik yekakoruryo noton anyun newoo mising ngaamun ngemangemi ndisik chekakochobok en imbar tyongichoton

Yoon ojenge minutik jeominjini ibaret ii, okere tukuk jeu, ngungunyeek jebo imbarenyuun ngungunyeek komelen kiminjin tukuk alatukul tiekee ngungunyeek tukuk chegemine kora ogere ropta neten koronoton osimoityo agool kiit nemoje ropta neo

Chu ko rapiinik rarakik, mi chepo silinkit, nusut siling tiptem. Eng chutok anyun achome siling tiptem akolany ngamun takoikwole tuguk chechang kosir ndoip silinkit. Mokwole kiy akot silinkit, akot nusut ko makwole kiy, kaikai anyun nepo siling tiptem akolany ngamun takoiwole akot kiy eng duket.

Koroi konoo kibolen beek kibolen keringet neloo sikomong beek lakini mabitunat mising anyun en korenyoon tam kobole biik jejaang eeh beek komong en ngweny kiboisien jebo oinotunwek ii AK ropta

Eng pikchaini, akere muren akomito olemi sandukushek chechang choipe lagokap sukul tuguk u kele yuto ko juakali olekipele sandukushek asikeoldochi lagokap sukul.

Eng pikchaini akere moshinit anan tinket nochope paraparet. Akere kakong'irir kokararanit barabarani. Moche anyun sikoib koiwek akorong'chi akotiny kotiechatchech. Bo komanut anyun kechop barabaret ndamun, sikomuch kobun karishek eng nyumnyumindo, asimokwomonso eng oret.

Akere teramit netindoi notishekap elipu chepo Kenya chechang. Kakitil anyun teraminoto sikopit komong chepkondochuto. Toku kele kokakiuny chepkondochuto eng teramini. U kele kokichore chepkondochu eng ui anan ko chepkondok chokiuni, cho mobo iman.

Eng pikchaini, akere ainet, ak akere kora eng ainonoto komi emet ne yamat nekachut kole ainet orit. Kora, komi tumdo nenyalil tabanutap um ainonoto. Togu kole, oletos keba kenyikekerto oli um bendi biik rutoi kokertoi tumdo ak ainoshek ak komuch konyorchikei kelchin nepo rapiinik emonito ngot kopa biik pokoker.

Isirek cho lelach chenamei sukuma ak miando, namei piasik ak nyanyek chitam koimo eng imbaaret. Akirindoi anyuun mianwokichu ngapite kerichot nekikure Duduthrin, ageere kikotoreto mising kerichondo nito.

Ni ko agenge nebo ingwekab kipgaa, kikure ndereriat, kipute anyun sokekchi cho igeere che lepelen ak keun neityo kende chepunguut ake kuut. Choto anyuun konde netai, ye kitaar anyuun ketonotonchi nyanyek ak kitunguiyot, makingaragani ngwandani, korok anyuun keteshi krimit ak kesut kounoto.

Eng pichaini, ageere kabatindet nekapirkei eng imbaaretab ingwekab isakek, ageere ale kororan isakekchi neriotin nebo iman. Kora eng tabanutab imbaaretab isakek agere miwek ak tuguk alak che terter chemi taban. Uu kele minei tuuguk che terter eng imbaarenyi kabatindonito.

Ni ko kabatisietab kiyakik, ageere artet ak warek, kabatisietab korenyon ko ter eng ni, makikerchin anyuun neko ole aamishen. Kiyotitoi neko kochengat amitwokik, koi langat korot keker ichek akoi subui.

No igeere eng pikchaino ko ferry, betut netai nekialanye ferry ko kiawe Mombasa kiomoche awo bitonin amun kikarote Mombasa ak kipsomaninik alak. Kiaraken netai kingalany ferry lakini kindaanam kwo aboiboinchin banito bo ferry.

Ni ko ripsetab ingokaik ak batainik, kakiyomnyo ingokaik ak batainik tugul ak kerip tugul kipagenge. Bo kamanut kerip anyuun ngokaik ak batainik ndamuun kisikchinkei maainik chekiame ak che kialdoi, kora kialdoi taritik chuto eng soket ak kesichikei kelchin neo.

Kinatou awalwal minutik eng imbaarenyun kokiakerchikei kelchin ndamuun tam ngakol bandek ak marakwek ko ndatuptup marakwek ande ariit kipsongik arok kenyit ne isuupi komuch komakol bandek, ko eng imbaaranoto akol mosongik, ko kiawalwal anyuun ako kiakerchikei kelchin. Imbaarenyun komamachei mboleak ,rutu minutik ak makinde tuguk che kitoldole.

Eng yu, ageere biik muren aeng chematindoi shatisiek, mi icheket kobetei ketik koboishe soit neo kot mising. Keyoe boisioni komanyumnyum machei kimnotet nebo barak ako machei kora itindoi naet ole kipetitoi asimait kotilin soit nito kelyen anan ko eunek.

Ageere boisiet ne kitilichin kororik kechirek, kasiit nito anyuun komachei ngomnatet inai ole pekchin makatetab kechet sityo makoi iput kechet itilei. Ko kariik che makchinikei ko makasit nebo kasinito ne ingen kotil komnye simaityo koityo kotil makatetab kechet.